Another noton ne tyenindet ako noton ko chemungoroindet be oo koraa en emoni bo Kenya, ko chemungoroindet ko kikotoret ana kikocham kwonyik chechang amun iborjin icheget kolee mii komongunet koi kwondo indo ak itoreton biik che terter, akothee koraa ko tyenindet ako kikotoret kotien en komoswek che terter ako kouni kotoreti inee kosich chepkondok che terter koma ianen kobun rabishek komosto angenge kityo. Koraa angandan kigochut kotunisioshek choton che terter che mamukak ana kochobok komie ko borjin biik ana kwonyik chebo emoni bo Kenya kolenjin imuch koraa itestai ak sobengung motin komii tuguk choton che iimin en sobet anan komochobok komie amun inendet koraa ko kikisich ago yetunen yoton ole kitindo kamet noton ne inegen am familia noton nenyinet

Ee noton kogetach customayat noton nekwong koii chito noton anan chemungoroindet noton nebo kompunit nebo DStv konyoluu inai ole kigololchindoi customaya ndengung. Netaa konyoluu imwoji ole otiengee anan ole oyoen kazikwong, ngomuch ko ele nyorchin decodait niton ko imwochini ilejini kwo yoton ole nyorchin ngot komii milishek choton oeng ana aenge, kwo baka yoton ii sikonyorjigee decodait niton ak ileji ko customayat ko nyoluu kolipan rabinik choton chebo Kila arawet toreti inee konyor ana konyor tuguk choton che gere en kiptongonyit nyin asikopit ii kobaibait inee. Nyoluu ko customayat kongen kole nyoluu itindoi kirait kora noton nebo DStv asikopit kotoret inee konyor chanelishek choton che kimokyin gee asi koger ole mokto en kiptongonyit nyin, koraa ko customayat konyoluu iirorji tuguk tugul che nyoluu koyay

Lagok choton chemonyor somanet kokergee ak look alak ako nyolu konyor somanet nywan en olan tugul olemiten matin kotindoo chepkondok choton chekisomesonen ana komotindoo ko kit nenyin nenyolu konai somanet so inet look chuton ih konyolu kimut ichek koba sugulit noton mi taban nenyolu kinet tuguk cheterter chemakergee ak chun igo amun kakoechekitun look chu ako ikuitos tuguk kochokyin nyolu kora kimut ak kinete tuguk choton chemokyingee en kila betut asikotestaa ak sobetnywan kou kila komonyor koimut aketugul noton ko kiolji tuguk choton cheu kilamok ih kitabusiek ih ak kora kimuch kiolji alak simoisiek sikotoret ichek kosomanen en soet anan ko en olda tugul elemii komuche kotoretgee koboisien simoit noton

Chito noton nekawo konyor chito noton nekamoe konekawendi koale amituogik choton chemokienge en Kila betut asiwe ibeluban amituakik en yuton keboisien musuaknotet noton nebo kasari anan ko soet ilubanen amituakik kuk ako ngandan kararan ngelubanen soet anan musuaknotet kasari ko mi tuguk choton che somis akobo musuaknotetab kasari imuch kotil rabinik chemo choton iniboeishen kelubani kadid noton nebo anan imuch kora koib chorik rabinik chemii kadid noton ko menai komakiunen. Ileinda kityo kowegun chebkondok KFC yoon katil sabarisiek aeng konyolu imuai chito noton neuu menecha nebo yooton asi kowegun rabinik chekatil machinit noto komanai kora konyolu isip imwuchi biik chon kong'eten nekosobenii akoi noton nenyolu kokoni rabinik

Kingem sirutik choton che yobuu tililndo en emoni bo Kenya kotiengee nyoluu keter mioniton bo koristab taman ak sogol amun mioni koyaa kot missing en biik choton chebo emet iyopto mioni en chokyinet. Imuche konam biik choton chebo kokwengung en betut angenge kotimo terge icheget en chokyinet siketer mioniton bo koristab taman ak sogol ii ko kigon sirutik yoton nebo tilililndo kole nyoluu koboishen chi tugul nebo emetab Kenya maskit en olan tugul ole wendi ngo komong en konyin ko nyoluu kolach maskit ak chi agetugul noton ne wendote. Koraa konyoluu koun eunek chi tugul en ole kakiba ana en saishek alak tugul asikopit kosto murindo ana simdo en eunek ngot ko kanamin korisiton bo taman ak sogol, koraa sirutik che kigon olebo tilililndo ko kinyolu kimonyoluu ko rigyigee biik

En emoni niton nebo Kenya kochang' sukulishek kot missing' chebo barak che nete akobo konyoisetab kiagichu kobaten yoe konyoisetab kiagichu koyoe koraa konetege soiti akobo ole kiripto kiagichu ma kanyaet inegen. Sukulit netaa nebo barak noton ne yoe ngalechu bo kanyaisetab kiagik ii ko noton ne nekit aganee nebo Egerton. Sukulini ko kikoyay chechang' ako tindo mbaret noton ne oo nemuche koyay ako netege akobo konyoisetab tuchu amun sukulini ko oo kot missing' ako imuche koyay boishoni en nyumnyumndo. Koraa sukulit neyoe akobo konyoisetab kiagik ko sukulit noton ne oo nebo barak nebo Nairobi. Ako kigotoret chechang' sukulini amun kigetoo keny ako kikotoret biik chechang' choton che nyoe tuga ngunii akoi kikotoret ichek konyor kit noton ne mokyingee en sobet ak konyois en.

Tuguchoto kiguren tear gas ko ki koib wechet ne terter en bik choton chebo emetab Kenya amun boisien polisiek tuguchoto en kila ak kila olon moche koter bik Anan olon komii bik koyoe tuguk Che mom choto kiboisien polisiek kot mising tuguchoto kenyinikonye Ole kiteren kipsomaninik ak bik Che terter en taonit noton nebo Nairobi ye kin kobit katuiyet neo nebo neranik Che mengech kora tuguk Che yoe kosamisit koroi ko Imuch koib komakaranit borto anan koker ak bwonik en borto amun somis tuguchoto ngochut kobun serunek kora koyoe koutotyo konyek ak Makatet ab chito ma kararan kouni amun ngo nyor chito nekomiondos konyek ko Imuch ko kor Imuch komian inendet soiti

Kerichek chuton chubo mioni kibore ukimwi ko uuit missing kenyor kerichek chuton amun kin kosuryo emet noton nebo Kenya ak emetab America kotiengee ngalek che motot kiguyo ko kiyesho koto kogon kerichek choton chebo mioni niton kotoret biik che terter en emoni ako noton ko kokonyumnyumit kenyor kerichek chu ako chi noton nemoche ko nyoluu kwal ngunii en chepkondok chemii barak kosir yukinye ele kikigonu buch. Kerichek chu ko Kian kotoret biik chechang kot missing en emoni bo Kenya amun kitoreti icheget Kobos ngwonindo ak kimetab mioniton en borto ko kibose asikopit kotesun kenyisiek che sobee en emoni ako tes koraa kokimit borto igergeitu ak biik alak en yuton

Mombasa ko komosta nebo emet nebo Kenya Ole Karan kot mising tindoi Che terter Che imuche konyo koger kiplelachek Anan kiprutoinik choton Che bendote en emoni bo Kenya bik chechang kochome koba kogeer olinto amun kit netai komiten barit noton neo yundo ne nyorchigei ardit noton nebo Kenya ak bek ako noton ko miten bek Che Chang kot mising Che chome bik kobir bek en olinto asiko kerchige kororonindo nebo komii Ole nekit ak barit noton neo kora miten tuguk Che terter Che kerchingei kiprutoinik en yundo miten kimilaisiek Che miten komosinito nimbo Mombasa noton ko chebo Mijikenda ak alak Che ter ko tindoi kimilaisiek Che terter ako toreti ichek koborchi kiprutoinik Ole yoitoi bik en olito

Miten kororonutik choton Che terter chebo keboisien mashinit noton nekitile bakoinik mashinini kobo kamanut en kasari amun toreti kochokyi kasit neketinye angot ko kaluletab ketik anan ko kasit age tugul ne nyolu ketil ketit mashininito nekitile bakoinik keguren sukuta en kalenjin ko Karan kosir aiywet amun netai ko olon iboisien ilule ketit ii kochokyin kot mising ako me boisien nguvut neo itilen ketit kosir aiywet noton nemuten kobeng Imuch iboisien minitisiek Taman ko en sukuta iboisien minitit agenge kora ko Kararan keboisien sukuta en betet ab bakoinik amun icheru bakoinik choto Che kororon ako Chekaba lain kosir aiywet nebete choton Che yachen

Wolutik Che bitu angitonosi boisiet noton nebo USAID ko changaitu ako ibu kewelutik Che Chang en bik ak en emetab Kenya amun USAID ko ki kotoret Oleo en emoni bo Kenya kou kotoret bik ak kasisyek en emoni bo Kenya netai kot kitonosi ko Reu meet amun bik chechang ko kitienge USAID ini koibchi kerichek Cheu chebo ukimwi ak kotoret ichek kotestai en sobenywa en kila ak kila kora USAID ko kitoreti bik Oleo en emoni bo Kenya kogochin toretet noton nebo tuguk Che kiame anan ko kerichek en bik Che momuche ge anan ko bik choton chemi Ole Yamat kora USAID kotoreti kabilosiek choton chon miten oleloo ak mongen soiti agobo moswoknatet ab kasari

Asinyoru kot noton kioldoen maiek ih komii tuguk ak tuguk choton chekisibi cheterter sikobit inyoru kooton ih ak nyolu kora isir tuguk cheterter ak serkali sikobit inam boisionoton ako boisioni bo aldaet ab maiek ih komakaran ako machamdaat kot missing en emonibo Kenya noton amunee konyolu itindoi leshenit kobun serkalit kole imuche ialde maiek, asinyoru leshenit noton nekioldoen maiek ih konyolu itindoi anan ko kiriit kenyisiek taman ak tisap asisir lesenit niton ako machitugul neyoe kou ni ako nyolu itindoi kadit noton nebo emoni bo Kenya kebor kele imeng'indet noton nebo emoni asikobit ih imuch any iwe baka ofisisiek choton chebo serkali en taonit nenekityin ak inyee asikesirun lesenit niton kokesib ng'otutik choton chechiket

Machang' kot mising' kokwoutik Che kisubi olon kibimoni miondo nebo malaria mioni ko korom kot mising' ako ngonam chi konyolu kesich ak ketoret inendet en chokyinet amun Imuch kobar chii angot komakitoret en wikit anan ngot kobur en konyin en wikit komoo ki toret asikenai kele itindoi mioni ko miten tuguk Che imuche inai en borto en kila ak kila kila ko etu maat en borto kot mising ak inimande Bii ikose ko kait noton koiboru kele konamin malaria ago changindo inibore iamisiei ikose takingung tuguk Che nyolu keyai ko kisib kebiman mianito nyolu keib korotik en sipatalit ne nekit ak inye asikobit keib koba labit kebiman asi kenai angot komiten simto nebo malaria en korotiguk kimuch kerutin ak kegonin kerichek choton Che toreti.

En olomenye anan ole obunu ko bushek choton chebo bandek kobo komonut ako kit nenyoluu itindoi en Kila ak Kila amun kometindoi bushek ko momii kii neimuche iam ako noton ko omitwokik choton chebo Kila en biikab emoni niton. Asi kyal bushek imuche iwe baka yoton ole kyolen bandek asi gaa ana imuche itiu bandek en kongung asi inyo igaa bushek kotiengee koti ketindoi. Anibuch kot ko keole ko nyoluu itindoi rabinik ako rabinik ii ko tiengee kole kebe ole che tyana ako kasarta oinon nekebee ole. Miten kasarta ne miten kweny olyenyin nebo bandek chuton chubo bushek ii ak mii kasarta nemii barak, yon mii Barak olyenyin nebo bandek ko yon momii kasarta anan yon mokibut bandek en kasarta noton ako nyoluu ana Chang biik che moche bandek kwendi barak olyenyin kit missing en ndonyo kosir yan Chang bandek

Boisinikab mornet nengolsechin bik en emetab Kenya ko chang ako terter ako ngomii mornani komi mornwek choton Che terter Che yae kasisyek Che ter en emoni bo Kenya netai ko toreti bik mornani amun ngollisechin bik choton chebo emoni bo Kenya agobo tuguk chebo Iman Che nyolu koyai chi nebo emoni ak tuguk choto chemo nyolu koyai kou ngunon angot bit kewelutik en emet anan en serkalit choton Chekaba komosta noton age nekikasir en oloto kikokiyonchin ii kobendi koteteanjin mornani bik choton chebo kenya kole mouni ako nyolu kewek kou Ole nyolundoi bo kamanut mornani en bik choton chebo kenya toreti ichek koweke ngalek choton che mokoron en serkali ko maba maandamano

Loisetab Beek ak mkokoteni ko kaigai kot mising' kosir ibetab Beek ak eunek bik chechang' en taonisiek olon moche koib Beek ko mokyingei mkokoteni nito asikobit kotoret ichek koib Beek en chokyinet ak koib chechang' kot mising' kiroboisien mkokoteni ak kiacham kot mising' Imuch inde terenik Che negit Taman ak mut ak iib Beek konyil agenge kosir ndiib ak eunek Imuch iib oeng Kityo kororonindo nebo mkokoteni ko Imuch iib chechang ak komenget kot mising kosir ini iben eunek ko agenge agenge ago ingete kosiir in iboisien mkokoteni kora komuch kolipan kot mising iipchi chito Beek iboisien mkokoteni kolipanin kot mising' kotienge rabinik choto chekooguye ge kochang' kot mising'.

En Iman ongen oboisien rogoet noton nekibimonisien noton nebo kot anan ko nekiteksen en olan tugul asi keboisien rogoani ko nyolu ingen Isoman tuguk choton Che kakisir anan sirutik Che kakisir en rogoanato miten ko terter miten ko futusiek miten ko chemengech kora nyolu ingen Ole kisomandoi asi kobit inam boisiet noton nebo kebiman kot kasubutik Che kisubi asikobit kebiman kot rogoanito ko nyolu korok ingen korok Ole wenditoi kot angot ko kot neo konyolu ingen ile rumisiek Ata chemiten yoton ako kibimandoi ano kobun Ole tyana asinai angot koyoe nyolu ibiman ak imokeneni ilelen karit ano ago ole kitektoi ko nyolu koeendito ano kounoton kobo kamanut ngeboisien rogoani amun toreti tuguk chechang kobosok asikobit komakon hasara en tekset noton nebo kot

Serkalit noton nemingin en emoni bo Kenya noton nebo nyandarua ko tindoi kimnatosiek Che terter Che nyolu ko yai Che igochin serkalit noton nebo barak netai ko serkalit noton nemingin ko nyolu kotoret mengik chebo oloto kogochi Beek en olemiten ak kechopchi komie asikobit koboisien en kila ak kila kora ko chopchi mengik oratinwek anan chepkilosiek choton chemengech ko momi ngatatyat ak kechopchi kondechi koik asi kobit kotoret icheget kobun kobendi oldo tugul oldoisien anan ko ndonyo kotoreti icheget kot mising kora serkalit nemingin kotoreti ko yai tuguk chechang en taonit noton nerube ge nyolu taisiek taonit asi kobit ko karanit ak korib taonit komie amun yoton Ole tesentai boisienywa en kila ak kila en choton tugul ko imuche kotoret komosta noton nebo konyoiset

Chang kot mising boisionik Che isuldoen kampunit noto nebo safaricom kampuninito ko kampunit nekikeker ko oo kot mising en emoni bo Kenya amun kikoyai tuguk Che terter ak koib tuguk Che terter en emonito netai nekikoyai ko ki koib kit noto nekikuren mpesa nekikonyumnyum koyoktoetab rabisiek en bikap emet ak yon imuche inyoru rabisiek en simoingung ko ki ko nyumnyum nito ako ki kotoret mengik ab oli to kot mising safaricom ini kora keguren netai en kompunisiek choton chekonu kasit noto nebo kiyokto logoiwek kobun simoisiek en komoswek Che terter ko ki ko toret bik Che terter en emoni kou ki ko kochob noton kilabit nekichesonen mpiret nikibore soka dimpa nikitoreti neranik chechang koocher talentainywa

Ngadan Chang koimutik che bune kirwogik chebo kapkirwok nebo barak noton nebo emetab Kenya konyoluu kouu noton amun kazit noton nenyin ne kisomoji ko noton ak konyoluu kotoret konyor wolutietab koimutio noton ii en chokyinet. Netaa koimutiet nenyoru kirwogik choton chebo barak ko kaimet noton nebunu kot nebo polotet noton nebo emetab Kenya ne noton komo isubii tuguk choton che kikisir kit noton nebo Kenya, yoe kou noton oo nyoluu kogon wolutiet kapkirwok initon ingiyay makosaishek kouu niton. Koraa komii kesishek che terter che keibjin kouu niton ak konyoluu koyay en chokyinet ako koito kesi niton kwo korgoret en chokyinet asikopit koyay alak. Noton Kobo komonut en

Benkit noton nebo KCB ko ki kotoret bik chechang kot mising en emoni ako tesetai kotoreti bik Che terter kikoyan bik kole benkini ko neo eng komasi a miten amun en besenwogik Che konu ak olekonuntoi rabinkwak kararan benkini amun igoitoi besenwogik kabilosiek Che terter eng bik choton Che mokyingei che ki kotoret bik kot mising ko besenwogik choton chebo bikap pikipiki toreti benkini bikap pikipiki kogochi besenwogik Che imuche koalen pikipiki asi kobit koliponi besenwogik chuto ko tuten en kila betut ngo yoen kasit pikipiki noton kora kotindoi benkini besenwogik choton chebo chitugul anan choto Che mokyingei besenwogik en kila betut Imuch kou noto nekibo chokyinet kotoretin benkini angot ko ii kastomayandenywa kila

Eldoret ko taonit noton nekoet en chokyinet en kasarta noton ne ko tutikin amun kenyisiek muut Che kokobata ko taonit nekomakoo mising ako taonit ko kikuren taonit nebo labatik amun yobu labatik chechang Che ki kotoret emet ab Kenya ko kosich tuguk choton Che terter Cheu gold ak silver olito kora ko miten bik Chebo kimila nebo kalenjin ko choton rwoik chechang Che bunu olito ago Chang tulonok olito noton netoreti rwoik en olito ko kokimegitun ak kondo en emetab Kenya en kerwai ak tuguk alak Che terter kora taonini kibore Eldoret ko chamat kot mising amun okot lagok chemengech ko lobotik ko ten ko mengech akoi koegitu

Chang boisionik kot mising Che Makat koyai ribik choton chebo kalyet en emet noton nebo Kenya ago ribichu koguren gei national police service toreti emet ab Kenya ko kon kalyet atgai tugul ngo mi boryet anan ngo mi kii agetugul nekayaak ko toreti komii komie en kokwenyun komi ribik choton chebo kalyet Che toreti koisto bik choton che mokoron en kokwet anan Che yoe tuguk Che mokoron Imuch ko kiptoik Che yee bangik ak Che yoe tuguk Che manyolunotin kora boisiet neyoe ribichu ko Imuch koter bik Che moche kokon asenet en taonit noton nemiten koboisien choton Beek Che yoe konyek koriryo ak kotoret kowek kalyet en oloto ko mokon asenet neo kot mising ako noton ko tononjin kandoindet nebo emet kongote bichuto ko kon kalyet en emet